Tos ne nekere pwatengung ing kekwee konoret kou korik kabwatenyun en korik en konoret kou korik netai ange konor korik kou nono kimuche ketoret ge bik ngobwa korik kotuiyo ko agenge agenge kotoretokse bik ndabitu kit ne katestai ko tot kotoret bik nge moche keyai ki age tugul kobwanei bik ko agenge ago kotoret bik ngemoche keba mbar ko agenge komi bik en kibagenge ko maseretos bik amun momuche komaamis amun mi bik tugul kibagenge ako imuche kotoret ge

Tos ipwoti kole serikalit ako bankishek chekonu chepkondok kikochop ripset ab borto chesapos kerup bankishek chebo serikalit chekonu chepkondok kokikochop rapisiek chebo borto chesobos kerup ngamun ngunon bankishek cheu chepo serikali komi rapisiek chekonu chebo biik chon kiko osekitu ala koche bendi koosekitu anan koche kikosrto komii rapisiek chan kikakonor biik en bankishechuton ko bichuton bankishechuton nguni ko ngoko rapisiek kou noto ko karip kakon ripset nebo borto ngamun ngekonin rapiet kou nondon bank .

Tos nee nekerupe kechenge pension neimeke ngimuny, netaa kechenge pension ko kit negotiable koim chito yon kogomuch, niwee gaa ngunon yan karitar kazishekuk akiwe gaa imuch ingen ile itinye pension ko pension ichuton ko ana kotom kotar lagok sukul ako yoche itestai isomesan lagok ko moyomin rabishek chuton iripengee, moyome rabishek irepengee moyome isomesanen logok so yoche itinye kazishek alak yoche iyoe kazishek alak asi toretengee asi toreten logokuk aside yaen um kazishek alak kouu ribsetab bortongung iyomishe ibai kongunget ibai um tugakuk ko yoche komii kazishek alak ko kit neimi biik ngunon ko ngobaa gaa ak rabishek ngobaa gaa kotogo mengech ngunon ii iniwe gaa ngunon kote mingin ko memuchi itetestai irib logokuk ngamun mokomii rabishek chepkondok che tot iriben logokuk

Tos nee tuguk cheboishe sinai akirip chebkondok ngimuny, tuguk cheboishe sirib chebkondoguk koyoche iyaaten tuguk alak, yoche iyat biashara age, yoche iyat kasisiek alak sinai kole koribok chebkondoguk inimunyi koyoche kowegu en kila betut rabishiek, kou ingunon inial tuga ak igoitoi chego, ko en kila betut ko ingen kole inimunyi ko tinye chego rabinik ako chutu en kila betut rabinik ab chego, chutu en kila betut, chutu en kila kona, tot inyealde chego en kongung'et, tot iyat tuget ak iyoldoisie, si inimunyi ingen ile tesetai kochutu rabisiekuk iniboisien akiripe chebkondoguk, initesetai iyoe kasisiek alak ak itesetai iboisien chebkondok komi olechutunen so mewendi hasara.

Tos aine SACCOs sokotoret piik konyor chepkondok ing kokwengung ako tos ne nekorom chepune, kit netaa korong en Saccos chuton chu kikonam kogon rabinik advance en biik butik chebo chaik ana biik chegoin tugukwak kobaa Sacco chegochin um mavuno kwak kobaa Sacco ko kikotoret ngunon kogon Sacco advance kogokotoretin en mahitaji. Konuu loan Sacco nebo oeng ko konuu loan Sacco kigon loan Sacco ako ngogon loan ko tot inyon iyaten kazishek alak. Iyaten Biashara age ne konin rabiyet age ako gonuu kokonam Sacco koalji biik tuguk, oljin biik tuguk che uu tuga tuguk che uu Moshinishek yotun tuget akonyitun tuguk ko ngoyoun kouu noton Sacco kotot iyaen kazishek alak tot itoretengee. Ako taabushek chebune Sacco chebune che koroomen ko biik koib rabinik anan koib chepkondok ak kobetyo ak rabinik ko imuche kolul Sacco bichuton

Tos netoreti ak kongeme paishetap chepkondok ap kasari ago ne oret nemuche kerup tos netoreti kongeme en paishetap chepkondok asi irib chepkondok ii ko yoche ingen kole angot anam rabiet kotanam chepkondok raini koyoche a baishen en temisiet yoche aboisien en tuga asi meme en chepkondok ago ki kobit kirupisiek Che keboisien kikuren tuinuane Che ki komuch kotoreten ge bik en kila wikit ko ki komuch inde rabiengung yuniton itese tai igonori ango changa Che kesich en wikit ites tai inde yuniton ago betut nekibute kirupinito ko imuche kotoreten ge bik Imuch itoreten ge rabinik ngamun kiboisien rabinik ko savings iguk kiboisien rabisiek igonor kiikonor rabiengung ago oret nemuch kerup ko kechut kirupisiechuton Ani chut kirupisiechuton ko Imuch ketoretge

Tos I kapatindet muchisom chepkondok bankit ako tos imeche serkalit so kotoret kapatik ee a kapatindet en mbarenik apati mbarenik kapatisiet ko nyolu kotoretech serkali tot asom bankit rabisiek asome rabinik aalen tuguk Cheu mbolea aalen tuguk Cheu Beek mashinisiek ko serkalit si kotoret kabatik ko kokon rabisiechuto ak kobos interest rate si kobos si kotoret bik amun ngoba ngwony interest rate kobendi bik chechang ko some lon amun mi ngwony interest rate amun sait age ko tot kokosan kobwa mavuno komie kou olebwonundoi kila ko mokonye chito kosom loan situn kokosan rabisiek Che lipanen lon anan ko chepkondok Che lipanen lon Che kosom en bankisiek Che miten ak en serkali ndamukokse ko sto lon si kotoret kabatik

Tos ne neyae blockchain ing chepkondok apa kasari, blockchain siku hizi ko tuguk che yoe blockchain ko ngobwaa ketpcheonu rabinik bo koityi chito nemii ngweny ko ngoityi Chito nemii ngweny kouu chu kona serkalit chu kibore nyota funding ko ngoityi chito ne yoite biashara komuche chito konam koyat biasharanyin imuche koal teta imuche kogobwan imbaret ak kotem akobat imbarenyin imuche koalaten tuguk pole pole ako liponote imuche koyat tugenyin akonyit tuguk ak kwoldo imuche kwal tuguk che minsen imuche kwal moshinit nekwobwondo so en en blockchain chuton chu ko kotoret biik en chepkondokab kasari toreti kobotik

Tos wale serikalit chepkondok ap tukuk. Tos kingem customaek walat, en serkalit chepkondokab tuguk en waletab en waletab chepkondok en tuguk kikowal serkalit chepkondokab tuguk ngamun tuguk che uu eem unga ko kitam ko bogol lakini nguni ko kigoit 150 tuguk che uu sobunit ko kitam ko twenti lakini nguni ko kigoit 50 nguni ko um waletab tuguk waletab chepkondokab tuguk ko kikoyay biik kotesta koyay kazishek kotes kazishek che yoe ngamun kot kotingetu en ole kotam imiten ko memuchi iit ele yoche iit ngamun mokomii rabishek ako mokowoo rabishek kouu ngunon chito ne kiliponi mshahara nebo elpu Kumi elipushek Taman ko momuche kolipan school fees kolipan rabinikab sukul

Tos neee netoreti bankishek cheu Tala ing bankishek, kit netoreti bankishek che uu Tala, bankishek che uu Tala ko bankishek chuton ko imuchi isom ak simoingung ma lazima iwe bankit noton asinyoru rabiyet sinyoru chepkondok, tot isom rabiyet en simoingung. Yom kenyoru emergency kiteno yon kenyoru emergency koimuchi ichut tala loan ak iisom rabiyet ngamun ngamun kotko kemii sipitali ko ichute kityo simoingung ak itoret, ako kikotoret biik amun moyoche imande iwee ako motinye loan interest chechang ako rabishek chuton ko mbio mbio , rabishek mbio mbio ako che kiwengto en kasarta en nemowoo soiti ako momingin soiti so imuchi iboishen rabiyet komie imuch iboishen rabiyet en kasarta neyoche. Imuch itoretengee rabiyat noton, ako en rabishek chuton bo Tala bankishek chuton ko kikoik roisi ngamun iteben

Amune sikopo maana itinye ripetab sapet kit nebo maana en kiito ko menoe kit netot koyaaak en tai itinye kiito ingen ile ndamukokse ko kayaak kit age tugul ko tot koribok lagoguk tot koribok familia nengunget tugul amun kiito bo ripetab sapet ko imuche kolipanun tuguk alak lipanun tuguk chon kitanyokechengote koyoote arambaesiek ak kesomote rabinik kesome loan asi kelipan tuguk Che ki keyai so ripetab sobet kotoreti kora yon kapit ajali ko tot kolipanun yon kemian en ribet ab sobet toreti en familingung nda miani lakwet ko kametinye chepkondok imuchi inemu rabiengung ak iboisien yon kametinye rabisiek imuchi ii toreten ge toretin ripetab sapet ngamun yon kametinye rabinik kinemu rabinichato ak ketoretun lakwet kou SHA ko toreti chito yon kamotinye rabinik ako boisie kabisa kiitok

Tos ayat kole ne konoret nengemat en Nairobi ayat konoret ne ngemat en Nairobi netai korok ko konoret ab tuguk chon kokilenjin konu agonorun kii en yu asi inyeib koron angamun tot Inget koron Ibore ibechegen kioto ko me nyoru ago naat kole konoret ne ngemat en Nairobi ko konoret ab tuguk cheu karisiek Cheu pikipikisiek ko ki keyai kole Ani konor karingung iniket karingung kwo olito ko aniitu komakomiten ko Ani konor pikipiki ini konor tugukuk en oldo chebo goo komeitu komii tuguk amun kikoet chorset ago kikoyai bik Kole angot onde yuton yu kechorenon angot ayai kole keibenon ko makokonye bik chechang kokonor tugukwak ngamun ingen kole kichore tugukwak ingen kole angoitu kokokeiben kit ne ko kakonor angoitu ko kakechoren ki keyai kounoton ago ngemat kabisa ngemat konoret ab tuguk ki keyai kole ngemat

Paishe NSSF kole ne NSSF ko paishe ko department en Kenya ne kitoreten kiboitinik bik Che yachin kasit kampunit anan ko serkali incase ndo bitu ajali ndo yookse ki age tugul kegonu rabisiek ketoreten ge kegonu rabisiek ndo begu kasit kegonu rabisiek kekonin rabianito bo NSSF ko ki kotoret bik Che Chang Nia bik chon yon yochin kasisyek serkali kasisyek Che uueen anan ko yachin kasisyek kampunisiek kasisyek chon uueen ko imuche kotoreten ge rabianito amun betut ne kobek kasinywan so rabianito bo NSSF konyo kotoretin baadaye ko kakobek kasisyek en kampunit ne keyochini kasit NSSF initon ko ki kotoret bik chechang Nia ago boisie en serkalit boisiet en keny ago NSSF initon bik chechang ko Tam koboldos kole bone rapinik Che ketilenech lakini baadaye ko kagobek kasisyek konoe kole paishe NSSF ako bo iman

Tos ibwat betut nekiinetgei kobun kwekwa nekimebwatini anabore abwat komiten kit ne ki anetegei en kwekwa so en kwekwa ko ki anetgei tuguk Che Chang Nia ki anetegei boisiet ab tuguk boisiet ab mashinisiek boisiet ab tililindo en korikyok tililindo en Ole kiyoen kasisyekyok tuguk Che tot koumisanech en kyai kasisyek hygiene kikinetech tililindo itilitu en kasisyek ak tuguk Che yoche itinye si toreten ge en Ole yoen boisionikuk angot imoche iyai boisionik ago memoche iumian koyoche itinye tuguk Che toreten ge tuguk Che riben ge

Tos oratinwek ngircho charupe sonem kainenyun en CRB ortinwek Che tot ibun asi inemu kainengung en CRB ko netai ko yoche inai ak ibichegen Ole kiisomen rabisiek ne melipan yoche ichegen chepkondok Che kiibu komelipan yoche ichegen chepkondok Che kiriibu en bankisiek anan ko parastatols Che kirisomen rabisiek anan ko ki ibu kit neu karit amelipan ko aniibu rabinik ko yoche oba obongalal ak benki obongalal kou Ole nomi ilipandoi rabinik amun kirichelewan so kotimoche kinem kainengung en CRB ko netai ko ipangan Ole nomdoi ilipan ak ngot iliponi ko installments kotiliponi rabinik tugul asi kinem kainengung yoche inam ilipan rabinik en CRB yoche ilipanji benkit rabisiek yoche iwekte tuguk Che kiibu en benkinoto ngamun si kinem kainengung en CRB komiten kit ne kiibu ago metimisan ahadi nekikeyai kole tatun alipani rabiet kole kole totun atimisoni kole so kinem kainengung en CRB ko yoche ilipan chepkondok

Iporwo agobo chobet ap konoret CBK chobetab konoret ab CBK central bank of kenya ko chobonito ko ki kotoret serkali en tuguk Che Chang Nia netai en chobetab ab CBK ko ki kotoret kereguleten rabisiek Che miten economy nenyon nebo Kenya chobetab CBK kora ko ki kotoret en kit neu lipanetap rabisiek Che kiyochech en bitonin amun ki kechob rabinik Che tot keboisie en lipanetap mshahara chebo bik kou lipanetap ab mwalimuek lipanetap polisiek lipanetap mahitaji chebo emet kenoi rabinik Ole boisioito Ole kilibandoi rabinik Chun kiyochech ako en chobetab CBK kotoret kenai rabinik chon kikiprinten anan chon ki koboisien bik kochob rabisiek kwak ko kitoret CBK konem rabisiek kwak Che matot kochob bik alak

Tos ingen ne agobo crypto currency, crypto currency ko rabisiek Che tesetai keboisien chebo bik Che mo miten en notisiek miten rabisiek ii lakini ko digital miten en simoit tot inemu ak igonor sait age tugul ne kemach ako matot konyor chi age tugul rabisiek chebo crypto currency ko ole tot Biashara tot ialde rabisiek en dolaisiek en ko rabisiek currency nebo emet age tot inyoru bik alak chebo emotinwek alak ak owal rabisiek kwok ako iyai Biashara chekwoket en crypto currency, crypto currency ko kit neboisie en emotinwek tugul crypto currency currency ko ole tot inyoru rabisiek ab chito kongeten oleu USA baka Kenya chekoyokun kobun crypto currency ngamun iyogun Kityo digitally ak monyoluu iwe yuniton crypto currency ko kit nekaran Nia ako matot kochut serkalit

Tos nyorto ne chi kartasisyek chebo KRA si kefilen kartasisyek chebo KRA kit netai kit netai en KRA ko kenai korok kila arawa rabisiek chechutu akauntingung ngenai rabisiek chechutu en kila arawa komiten rabisiek Che tile serkali en KRA angot ko mushara komi rabisiek chetinye kou chon bo housing levy kotile 3 pacen anan 3.3 en bik Che echen en serkali so tile 1.5 pacen en bik Che mi ngwony miten kit age neu nssf ko tile kora rabisiechuto tile agichek KRA rabisiek kwak ko yoche ngunon kou chito nematimye rabisiek anan mshahara ne matinye Ole nyorunen rabisiek ko yoche kofilen nil returns yoche kofilen momi rabinik Che asiche momi rabisiek Che chutu momi rabisiek Che anome Che aboisien so moyome rabisiek kyuk ketil ko yoche kochob KRA ak kofilen kole Mami rabisiek Che chutu Mami Che chutu en mapato chechuk asi alipan aisurut

Itinye taput ak simengung akinai ile nga Mami network tos iyai ne yon mi taput ne kikobit en simoisiek en simoinyun ko Nan kobet network kou ngunon ketegemeonen lainit nebo safaricom ko en lainit niton bo safaricom ko nda amuani raini kole kobet network ko matot kengololchi bik alak ko kiketegemeanen ako ki kenai lainit niton bo safaricom so komatot keyai tuguk alak matot ketoret ge kecheng bik matot iya ki yon ketinye kit neu emergency ko matot itoretogse ako en simoisiechuton Che echen anan ko chemengech ko anan kobek maat anan kobet network Kityo en simoisiechuton ko Tapunito ko Nan kobit amun mi bik orit en resop so komatoretokse bichuto ngamun moityin bustait nebo network ko maimugoksei konyor network komie ak maimuche kochut internet amun kakobet network ago raini ndabete internet ko Mami kit ne tot keyai ngamun simcard ngebe ngunon komoswek cheu airtel komiten Ole tomo koit lainit ko Mami network

Tos toretito ano ngalaletab kibagenge mianwogik ab kabwatutik ngalaletab ab kibagenge ko netai ngobwa bik ango boisiek anan ango kijanaek ngoba oldo ak akilinywa ak koba kongalelen kit ko ityendos bichoto amun ngalalen tuguk Che tesetai en sobenywa kou kijanaek angoba ak kongalelen sukul koba ak kongalelen shereisiek Che Tam kobendi koba ak kongalelen Ole nyorundoi rabisiek kijanaek anan koba boisiek ak kongalelen sukulisiek Che tot komut lagokwak Ole kiwoldoi emenywa Ole kiwoldoi Ole kichopchin ortinwek ko ngobwa bik agenge ko chito okot non kaimat ge non kotinye stress ak kobwa kongalal ak bik Che oechin akilisiek ak koachin en kenyisiek ko ityindos ak Imuch ko kosyin ak konyor kasarta kotoreti akilinyin amun kanyor bik Che aejin ak kongalal kibagenge